Ee kesapuk ena siai tenkop ang' pii esapuk akeyie ena siai enturore ena siai naa e agriculture esapuk ake pii keturisho iltung'anak oleng' ee.

Ekenyokita naake elewa, egira ake aas orkasi, etii ake loasita openy neitumia nkishu enye nikunari ake nejia enasiaiesidai ake nye pii enyokita ake lewa na sidai orkasai pii tenidol agriculture tinamurua na kesidai pii tina murua.

Elelek taa teninko peisum ltunganak peyiolou enasiai olee elelek taa amu orkasai taa ele nidol ajo eingur ake oltungani tonkonyek enyenak niutaki niliki naa maana ele kasi, megol taa elekasieramatisho amu ore taata tenidol imukundani anaa kunaniret tii olorore amu ninye etumieki enkurma, neaku megol nai enintaduaki olorore nisum ltunganak aituakivake aitobiraki neyiolou, eeh.

Ore taa entoki na naidim naji ayau ltunganak metaa lenkitadamunoto nitangaki orkijiji obo naa ole tene te tenitodoli nai yiol sidain, neatakini nelikini esidano nai naidim enanangaa ilo taka esidai teneas nai entoki nayieu, inatoki nai enkitadamunoto nabo megol elee elelek tukul.

Ore entoki naitobir nkera nisho enkanyit oloanyiti tenebulu na enkisuma orkuak ontoiwuo enyenak ntoiwuo ormalimuni onkera etum nkera enkanyit nebulu torkuwak sidai amu ninye naa naretu ore peetum enkisuma sidai nkera loanyiti nebulu nkera inatoki naake narik nkera netau loanyiti tenkata nabo eeh.

Ore taa tenduata aai ore entoki niasishore tenkisharata osesen naa neaku naa oltungani teninya enkurma, ninya endaa aitobiraki niaku olensoesi niar empira nishet naa osesen ,na nejia taa nona ntokitin niasishore tenkishetata osesen endaa.

Ore taa tenanu, ore ngolikinot natum ntoyie epoito empira naa oltungani naa oretu ontokitin napuo aitumia ntokitin nayieunoi naji nepuo aitumia, neaku inaengolikino natum, ore tenkaeduata enare taa ntoyie nepuo enkiguran na ninye naitobir ltunganak neishi seseni metisidana olee aisidai ake enkiguran ,enare nisho meinoto endamunoto nabo netum ntokitin sidan, netum irkuaki ee enare nepuo nkera enkiguran eeh.

ore taa torkuak lai naa ore irangin oitumiae otii inkilani irkarash naa irangin o onnyokie enyokie o loibor, naa ore taa torkuak lang nikitubulutua apa ake yiok kitum nena kilani nai naanyokie. neeku ajo nanu ore duo eeta maana amu ore naa maana na kishop apa ilmurran eitodolu ajo egol naa nkilani naanyokie nena nkirembeshat naata nkilani ang, neeta maana amu ore ele rangi odo neitodolu ajo osar kira osarge obo, neeku ina taa maana naata naa nena kilani nena kirembeshat naatii nkilani orkuak lang'.

Ore taa irpayiani kituak ashua ilaiguanak, neeta oshi esiai tenking'orunoto eina palai, enkiama. Amu ninche noshi iltasati, arashua irmoruak oyaminii, ashu oyamini duo inkulie toiwuoi. Neeku ore oshi ninche oshi opuo aing'oru inapalai enkiema, nebik oshi inapalai ilapaitin okuni naa petum atupuku. Neeku, inasiai toshi ees iltasati kituak, tolosho lang, ee.

Ekitanaurisho taa inasiai. Ore taa inasiai enkisujata ontokiting, kitanaurisho tukul. Neeku ajo duo nanu, ore taa itum oshi enyamali. Kake ore naa pe elo naa alo aku inasiai ontokiting, naa ore enidim ataasa peleleku, naa teninyang'u intokiting kuna ng'ejuko taata olashumpa. Ee enaa naa nalito enkop. Neku teninyang'u nena tokiting, neleleku naa ilo kasi lenkisujata ontokiting, nesidanu esiai eatua ang, neeku menauru olorere. Ina taadiake naa idim ataasa, pintelelek ilo kasi.

Ikumok taa golikinot nitum esiai emikilakitai. Amu ore nabo, etii esumash, ontokiting nintumia, tinasiai nimikilaki. Ore naji iretito oltung'ani ashu iyasita inasiai nimikilaki, na itum naa golikinot akeyie. Amu ore, ore ntokiting nintumia naa nebene ino. Neeku idol ajo eki umiza. Ore naa peeku enasiai duo ontokiting nitum, olee itum imayianat, nikincho empiris, nirasaa tesiai ino. Amu ore si orkasi naji liji tolea openy, nekilo tadi aret naa. Ekiret ilo kasi. Ekisuj imayianat. Nirasaa, tenakop. Ee.

Eeh ore taa nena tilai ositima naa kidim katukul kidim aitadou neret lelo tung'anak oshi oota ingolikinot erewata intilai amu ireu taa endila nikinauru inkejek ore towueitin naijo irmulimani niyimaa ingolikinot neku ore naaji pidol ajo ore indilai ositima naa keret iltung'anak amu ore piiked ena tila ositima neminauru nibaya eng'ueji niyieu terishata kiti neku idol ajo eyawu ereteto ore ina naaji enoshi kata akidimai teneidim sirkali aishoo iyiok nena naa olee eret lelo tung'anak katukul oota inyamalitin nemeidim anoto ingarrin nemetum nena kulie tokiting naayieu kake ore naa naaji nena tilai ositima eidol ajo keidim katukul ataret naa oltung'ani ine taadi ake naa aitabaiki idol ajo eretisho nena tilai ositima katukul.

Ore taa koitoi eseriani naidimi atipik kiwanjani oo tekei ele osho le kenya tialo lelo tunganak ojingita eteke naa: Olee pee epinari nadoi ake pee eponari eseriani, Nitayuni iltungana otii ine wueji onyoraa esiai ekului we ropare, amu ninche nadoi onyoraa enkului we ropare, nepik enkishui oltungana batisho le osho, kake ore pee eku iltungana oosisho teine wueji na iltungana sidai, oifaa nemetii enkului oeropare naa ina naaji eponari eseriani elelo tungana. Neaku ore naaji to kiwanjani olosho le Kenya na ina siai naaji nanu adol ajo ninye naponaa koitoi eseriani ele osho.

Ore taa mbaa naifaa ningor naa nabo eina mashini naa naapejishoreki, naa iropiyiani nikiyienyieki, nidol ajo kebaa naaji iropiyiani naidim pee inyiang'u ena mashini, nabo Ina, ore eniare ewueji nipik taa dii ena mashini, tenaa keserian tenaa emetum naake ilmukarani, tenaa ore ewueji niyau tiang', naa ewueji naaji sidai nemetum ilapurok, ore eniare esiai naa yiana nidol ajo tenaa kebaa nkera, tenepuonu naa ake nkera amu epejisho naa ina mashini, oltungani naaji adol ajo kidim ele tungani ainguraa ena mashini enye kidimayu nees ena siai enye naa, kaata enkidimata ake nai control neeku Ina siai naaji idol ajo ninye naa idim aingura igira ainyiangu ena mashini naapejishoreki.

Ore taa loshon oota inkamiani, narewi tenkalo enaiposha, naa lekwa tung'anak oing'ua ormanie lenkare. Oji naa waswahili. Ninche tadii nikijo tenkae kutuk ang tena kutuk ang iloong'u. Ninche taa lelo, oota nkamiani. Naa kaidim taa aterewa, ekareu katukul, enkamia tembata enkare, amu ekipuo oshi inakop, nekipuo areu nena tokiting, naa esidai amu ishoo oltung'ani metoborra, neyeng'iyeng'a esidai, neeku kareu katukul, nena kamiani tembata enaiposha, ee.

Ore taa esidano endaa teninyang'u tolduka sapuk, alang osokoni leboo, olee naa epaasha tadi daiki namiri tosokoni leboo, olduka sapuk. Ore endaa namiri tolduka sapuk, nendaa sidai, naata enkipimoto sidai, naa keeta bioto sidai, tosesen lino. Ore naa peelo aku enadaa namiri tosokoni, ninepu naa osokoni ajo aitorrono osokoni ebore olchafu. Naa idol naa ajo kepaasha nena daiki. Ore pelo aku eniare, ore enda daa namiri tolduka sapuk, nemiri endaa oropiyiani naifaa. Nemetii oltung'ani oori, oironyi. Ore pilo ainepu enadaa namiri tosokoni, ironyisho iltung'anak, eer iltung'anak irkulikae, epik iropiyiani kituak endaa nimifaa. Neeku ina taa pidol ajo epaasha naa inadaa osokoni enda nkae, ee.

Ore taa tolosho lee Kenya naa kitobir iltung'ana looji irkunoni kulo kiodoni onapishore ntasati Lolo oshon oshi oitobirita neeku ore kidol kitobira masaa naijio irpuyayo Leo kiodoni onapie entasati anapie edaiki onkurman neeku kitobiri iropuyayo lelo tung'ana oji longu ninche taadoi oshi etobirie Nena tokitin kake edol ake ninye Ajo esidain lelo puyayo amu medungo keretisho katukul

Ore taa oshi saai naretieki imelin tolosho le kenya naa erewi oshi melon tolosho le Kenya too saai itegemea, etii enarewi too sai entedekenya, nerewi nkulie too sai enkewarie, kake ore taa enaa enayiolo enarewi too saai entedekenya, enkop taa dii oshi empalai nabo tejingata emeli, empalai nabo arashu we mia naa bei naa iyiook naa iltunganak loormaasae, neeku kitalaki taa sii naa italaku Nena ardasini iip ee terewata naa eina meli.

Ore tee mpisai naamiti esimiti naa tenakop ang naa mpalai naapishana. ashua iip ile. neeku taa ore esimiti sidai teshetishore tenalo naa enaa naakesi naji naa Simba. ore naake ena simiti Simba naa ninye esimiti sidai olengninye nashet inkajijik naa idol ajo eretisho naake katuku meetae enkae simiti nainepu. nepuku naakesi esimiti nabo too mpalai ile ,mpala ile ake emiri ina simiti nabo.ee pae.

Ee ateshataki taa irpapit, ore enchetara nanyor oleng nena naa najo ilashumpa tenkutuk enye ilainini. Apik naake ilainini elukunya, metaa naa iwosh ake olaini irinkisi, ninye tadi naa adol ajo ninye enchetata sidai katukul. Neshetieki naake impisai impala imiet, neya rishat, eya erishata naba enaa isaai are naa pekidipi katukul, isaai are.

Ore taa ndakini naitagol nkera terishati na endama naa etii oloshoro, enyor nkera nkera oloshoro oitagol netii aitoki orgali, nepikakini nkera orgali neyieri nkirik ashu motorik amu itagol taa nkera nishori eilata, ninche ndakin naitogol nkera teleosho lang.

Ore taantokitin naitobir eyiarare eatu aje metisidana katukul naa ore entoki edukuya ma pingasa atum enkima sidai, ore peinyangu naa enkim sidai anaa enatoki najo lashumba gas nannimye naa naitobir eyiarare ningoru duo nitokini niatobiru eyoareru peibungieki motiok anaa enatoki nikijo yiok kamata, neaku ninche entoki eatuaji metisidana inayierare, metaa naa esioiuo, ijo aitobir eyiarare katukul.

Ore taa entoki naitishipisho tenipopuo tolturut naa kengasa aaku inosaa lomon, ningaringara nduat ninye oshi naitishipisho tenipopuo tolturut alang tenelo oltungani openy, ore pelo oltungani openy netum indamunot nemetum oltungani ongarie osim neaku ekinyaa eliyio neaku itishipisho tenipopuo tolturur alang tenilonaa oltungani miata encholuet, neaku kitishipisho katukul tenkaraki naa ningaringara nduat ninyanya lomon inoshi peitishipisho tenipopuo tolturur.

Ore taa ewueji najio ina najingieki baasi naa, kitodolu ajo kekumok naa oshi iltungana epuku torkasin, naa ina oshi pee idol ajo eboreki too sai enteipa alang nkulie sai pooki eeh.

Ore doi oshi paa ore peyie etumo iltunganak ootobiko etu etumo, naa kekwenikino. Naa enchipae naa oshi naitaspuk. Nejia nadoi etiu ena siai

Ore toshi ntokiting naisho, ore toshi ntokiting naasa teneeku ipang'a nkera tesukuul terishata enkigomata, nepuku oshi ntoyie tesukuul iselenken naa tesukuul, na tentaraki oshi kepuo nake nkera atonaa pesho, nelayu irkasin loos, neeku lolo kasin ees. Neeku nena tokiting oshi naasa, neeku ipang'a nkera tesukuul, ee.

Ore noshi tesaa enkiguran, ontokiting naitiship inkera naa, nena kiguranitin nawoshi, na idol inkuliek egira aiguran, nidol naishooro naa inakiguran. Naa nekueni naa nkera neshipa. Na ore oshi naa ore oshi ina kwenia, naa ore ina kwenia naa ene nchipai ake. Ee.

Ore naa isiai nidol ees iltung'anak tontaoni, naa idol nake emirita ntokiting tosokonini. Emirita masaa enche, emirata iltung'anak emirata irkulikae inkilani, emirata irkulikae idaiki. Neeku idol ajo ore naa nena siaitin naasi tontaoni, nidol emirata irkulikae ilainini, nena tokiting take duo yie naa inepu ees tontaoni naa, lelo kasin ake inepu eesita iltung'anak tontaoni, ee.

Ore noshi petumo iltung'anak, lasima newosh empisha. Ore noshi ena naa ormonokie neena oitodolu ajo kinotote. Neeku ewoshi nena pishai, pedamuni naa inarishata apa ninotote. Yiololo ajo epik naake mpishai apik ilomon metaa lodamuni ajo kelia rishata apa. Neeku ina oshi ore petumo iltung'anak, newosh empisha.

ore naa oshi tenetumo ilbarnot naa etumo ake eboita oltungani oltungani lie pukunoto, nabo ore oshi entoki naishoru ena naa egira aingoru ilakir lenye, egira aingoru ilkulikae isiankikin naa ake inchurueta egira aingoru ilangat najia taadii inatadii ore pee idol etumo ilbarnot neboita enakulie pukunoto, naata taa dii oshi ore pidol eboita ilangat ingoru, omao ee.

Ore noshi pepuo iltung'anak tolainini oipangaro siruai, kejo noshi petum ainosa enkurma. Netum atoosh ilainini netum endaa, netum intokiting akeyie pookin enaa naayieu. Pe ina tooshi pidol nepuo iltung'anak tolainini duo to siruai, ee.

Ore noshi lelo siruai lenkiama, pepuoi egira garrin aidikidiko, ashua iltung'anak, na kejo noshi peitodolu ormonokie lenchipai o naboisho, ee etiu duo enaa ilo orkerrerri naapa ake otipikaki isiruai laijo lelo enaa lenkiyama. Ore peponu garrin manabinabo, nemitodolu naa ormonokie oishaa. Onare duo aitadolu ajo osirua lenkiama ele. Neeku inoshi pidol ajo ore lelo siruai, neidikidiko nena arrin, apuo tenabo kata.

Ore noshi teneeku eetuo osirua inkisujakinot, ore oshi enaidimi ataas ning'oruni iltasati moruak. Oidim atotoni, negel nejo kanyioo enyamali tene, naa nitayu naa enkoitoi naifaa nesuji. Pee eku naa ilo sirua enaapa enaipanka iltung'anak, ina toshi pidol ajo ore petii iltasati moruak naa ipoti, amu ninche oota nkitabarakinot, neyiolo ntokiting enikunari tosiruai.

Ore tooshi isiaitin naas oltung'ani te jikoni naa eyierr naa oshi enkurma, neeku enkurma naa oshi eyierr naa ore naake pee eeku idipa ateyiera nepuo naa iltung'anak adaa ina siai naa oshi ees oltung'ani te jikoni aitobiraki irkulikae endaa neyiaraki duo enkang' enkurma ayiaraki iltung'anak pookin, neeku ina taadoi oshi isiaitin naasi iltung'anak te jikoni.

Ore tadi oshi intokiting naisho entumo metudupai alang inkulie, naa ilomon oinosaki, iltung'anak otii, kitodolu ajo long'ai lelo, naa ina oshi pidol ajo kelo nedupaa intumoritin naa alang' inkulie. Nena oshi ntokiting naisho metudupai kulie, alang naa nkulie, ore peeku etii iltung'anak kituak, naa nena na ninche oshi oitudupaa ntumoritin alang kulie.

Ore imotonyik naayioloi teranyare ekewarie arashu temanyisho oonkajijik naa imotonyik naaji loolekishu ninche naa doi oshi nena naayioloi eranyisho kewarie neshet nkajijik erany eji noolekishu nenamotonyik taa doi nena oshi naayioloi temanyisho orenyata ekewarie.

Ore tooshi entoki naing'ori tosirua le kiama tolosho lang' naa enkishopoto oonkilani tooselenken otorbarrnot, ore irbarnot ifaa naa niishop nkilani naanyanyuk naa nkilani naata enkanyit nkilani naado naagiroo tiabori nkung' ifaa niishop naa nena selenken ore irbarnot nifaa sininche niishop nkilani sidan naa irkarash nemiilep oleng' toonkung' nepuo aipim naa nkilani neeku nisho naaitirikino torkuak ina taa ntokitin oshi naing'ori naa nishopi nkilani naata emua nabo ashu naanyanyuk naa.

Ore oshiake enkang' sidai, naa enkang' naapa nikitoiunyeki. Enkang' nintipat. Ninye oshiake enkang' sidai. Arashua elatia. Ore naa elatia sidai naa, enkang' nikitaaniki, natii iltung'anak limibaroro, nining'ong'o oota, neme latia napianai, olee ina toshiake enkang' sidai. Amu eninyi naa keon, ina niikino, iltung'anak litaaniki, ee.

Ore noshi sababu peokunye, peokunye nkabilaritin iljiriketi enkare naa irkuaki lenye. Ntokiting apake naas, naineputua eesitai, neeku ina taduo oshi sababu. Ina sababu naa pee eokunyeki lelo tung'anak intokiting inkariak iljiriketi. Ina tadii sababu naa teduata ai nanu, ee.

ore nooshi peekwet iltung'anak te peekwet iltung'anak te kifii kila enkolong naa siatin oshi ejo matonyok aas ilkasin peeretu entaisere enye. neeku ore taadoi oshi piidol naa ekwet iltung'anak kila erishata naa siaitin enche oshi ejo matonyokie orkasin ilkasin ooiprta we ntaisere, ina oshi piidol iltunganak ajo ekwet naa te nkishui enye e kila enkolong, ina oshi piidol lelo tung'anak ekwet tenkishui enye e kila enkolong , ilkasin oshi egira aanyok aing'oru pee eitobir entaisere enkishui enye.

Ore toshi enkikena, omuain orbenderani le Kenya, nera ong'uan. Ore kuna muain, etii oranki orok, etii olonyokie oloibor. Olorok, olonyokie oloibor, olonyori. Ninche noshi irmuain ota lelo benderani le Kenya. Nitodolu olonyori ajo enkop enkop ang sidai natii nanyori ibenek, orkeek onkujit. Ore elde orok nitodolu oranki lang. Ajo kira lorook. Ore olonyokie itodolua osarge. Ore oloibor itodolu eseriani natii olosho lang. Neeku nena tadi oshi naa irkikenat orankin omuain, oti naata naa lelo benderani lelosho le Kenya.

Ore noshiake peetae ilcheriat, aleng tong'uejiting, nijo kuna, naa kijo noshi peutaa iltung'anak neutaa olorere, torkasin lenche. Pee etumi naa barakinoto ontokiting. Inoshi peetae incheriak na tonenewuejiting. Ee, na tadi oshi nake pe inepu kila ng'ueji, keeta ncheriak lenyanak amu menyaanyukoro naa ing'ueiting, naa ejo naa peutaa olorere, metaasa enaishaakino.

Ore taa nkisiayia etaata weniapa netapaashate , eibelekenyaki intokitin mookire enyaanyuk , etii ntokitin naibelekenyaki ina naa pidol nkisiayiak eapa nepaashari katukul oene taata amu egira naadi ake enkop alo egira aibelekenya , niaku olee menyaanyuk katuk, eibelekenyaki kuna etaata nikingira aitumia.

Ore tadi apa idaiki nayieri teboo, neyieri apa nkiri, ninche apa daiki nayieri teboo. Motorik, eyieri apa nena tiatua aji, eyierishoreki apa aitumia irkeek lentim, inoki enkima tentim, neyieri endaa. Naa nena apa daiki nayieri teboo. Meyieri tiatua aji apa torkuak lang, amu eitumia apa enkima sapuk, nemedol inkituak, neeku ninche tadi apa daiki nidol naa eyieri teboo. Ee.

Ee, ekaidim tadi atolimu ajo nyoo ntokiting napiki darasa naitobiritai. Ore taa darasa naitobiritai, naa eneton naa akeshetitai. Naa ore ntokiting naidimi atipik, epiki ildirishani, nepiki naa orbao, nepiki emilanko, omabatini. Nitobiri naa tobaoi, neseti ore duo ntokiting naa nena naa lasima nepiki naa nkaji naitobiritai. Ildirishani, baoi, milankoni, orbao darasa, oltiren naa. Idimi atipik si intokiting nayau enkima ositima atua, amu etaa naa egira iltung'anak letaata aitumia enkima ositima. Neeku nena ntokiting napiki darasa naitobiritai.

Ekumok taa nkabilaritin orkeek naidimi aitumia tiatua aji, ekumok etii oleleshua, olorien, orkinyei, oltarakuai. Lelo taa enyorrarri meitumiai tiatua aji, itumiai si irkeek laijo lo leparmunyo, naa kitobirieki tadoi irkeek kitobirieki olchani, nitobirieki akeyie intokiting pookin, nidol najo eret iltung'anak. Anaa nake nyamalitin naata, eret ebak imoyiaritin, nees akeyie lelo kasin pookin, neku idol ajo eretisho lelo keek katukul.

Ore taa emanitai enkima, neinosu iltung'anak inkaatini, neinosu inkaatini akeyie pi katukul, naa inkaatini ompapa, intokiting naapa nasi era iltung'anak irmurran, onkiguranitin etaata, olee nena taa ntokiting naidim nai nanu ainosu kimanita enkima, ana naa ormonokie loltung'anak lang. Intokiting naijo nena kias, nake katukul. Ee kiiman pi enkima, nikintodolu naa esiai sidai, nikiro, nikijo ntokiting sidan, nikiendelea naa akeyie naa aikunaki nejia. Neeku siaitin naijo nena, nayiok na nai nanu aidim atolimu, kimanita naa enkima. Nkatini ompapa, ee.

Ee, atodua tadii nkitaunot nara anausin temurua ang. Atodua ake amu aing'ua naa nanu Narok, Oloosaen. Natoduo naa nena tokiting, olee ninche entoki naitauni katukul, ninche naa kidolita, nena tokiting. Neeku, atodua temurua nairasirasa, ee nitauni nena usin naa temurua ang, ee.

Ee, keserian tadi akeninye pi katukul, tokuna olong'i, enirrag enkoteli. Keserian, ake katukul naa nkotelini tanakata. Ore peyie tenirrag, naa eserian pi nkotelini enarishata sai, ee eisaidisha, ee metorrono, eserian katukul.

Ore taa dii ketii taa sii nkamulak naaret oloingang'e, aa nguesi oltunganak naa ine nkai naake, ninche oshi naaret iltunganak ing'uesi kekatukul naaret naa iltunganak onguesi ninche naotobir oloingang'e. Ore pee enotaki iyiook Enkai nkamulak enyenak nikireto kira iltunganak, ing'uesi olosho keretisho katukul, enchan naa oshi naotobir oloingang'e neret

Ore tesiai onkera, na peret intoiwuo. Kifaa neret inkera intoiwuo katukul, naa petum inkera isiaitin tonkang'itie, netum toldukai, netum tong'uejiting pookin akeyie neesishore ntoiwuo enye, ine tadi oshi naa etum inkera esiai, na nena siaitin onkera, pisaidia ntoiwuo, nees naa ntokiting pookin. Eh nena taa siaitin onkera, naa ketum ne a siaitin oldukai tukonchokie, olchambai tomukuntani, iweiting akeyie ake pookin neesishore naa intoiwuo enche. Tine oshi etum inkera isiaitin, ee.

Kaidim taa dii atolimu endala wesiana oltung'anak olee ore taa indalaritin naa orpira naa enkuatata ore esiana oltung'anak tening'urari tena siai orpira peedala iltung'anak oora tikitam waare ore ena siai enkutata itegemeya etii ena naji naa nakueti naa imitai enkalo e iip nekwet oshi iltung'anak oora ong'uan neeku idol taadi ajo naa ore naa ena siai oltung'anak orpira naa ikutik sa tening'urari amu mekumok naa iltung'anak odala orpira ore iltung'anak pookin oota naa ina kishoroto eeh.

Olee nanu teyiarare, naa adamu taa ntokiting kumok katukul. Anyor intokiting pookin teyiarare, anyor tadi akeyie naa entoki naji orgali, ormushele, inkiri, imotorik, intokiting naijo nena. Ninche tadi oshi idol ajo idamu ake teyiarare. Ninche adamu teyiarare, naa keretisho nena tokiting katukul. Ninche naa adamu teyiarare. Kake ore duo sanasana, naa eyiarare entoki naji nijo inkirik. Ninche adamu katukul. Ee aiko nejia.

Elelek tadi katukul eninko naa pior isiaitin tiatua iltung'anak lormarei linchi, elee elelek katukul, ore tadi eninko pior nena siaitin, nidol ake ajo kasiai enarikino pes ele tung'ani, na kasiai enyor ele tung'ani ataasa, neeku ninche tadi ake idol ajo nejia ikunaki teniworiworiki, etii oltung'ani onyor ataasa ele kasi oleng, netii ele lemenyor ele kasi, netii ele onyor ele kasi, eiba ele likae enasiai, enyor ele likae. Neeku nejia tadi ake inko teniworiworiki naa kulo tung'anak irkasin, olee megol ina, elelek tadi ake. Neeku, naa inaduo naji mpango, ashua enkoitoi nidim atorikinye kulo tung'anak irkasin lormarei linyi naa, amu ore naa ormarei obo, na lasima nendelea esiai, na lasima nes kila oltung'ani esiai erishata naitirikino. Ee.

Ore noshi pidol ajo kitobiri erruat kila entedekenya, naa keji noshi peton enkaji anaa itodolu naajo ekenyua, na lasima petoni tesidai, na ina noshi pidol ajo itobir iltung'anak erruat akeyie kila entedekenya. Amu ore naa entedekenya, netaa ekito iltung'anak irkasin, mokure irragi, na ina pidol pitobiri erruat pitodolu ajo olee mechafu takeyie ele tung'ani. Enyor enkuso katukul. Kitodolu esiai enkuso, neku noshi pidol enyorri aitobira erruat, teneeku naa isai entedekenya. Ore edumunye oltung'ani, nitobir erruat enye, peitoki nadake ashukokino, teneeku naa inkulie saai. Nejia tadoi. Ina sababu. Nitobiri erruat ekila entedekenya.

Ore taa enaiko peyie aitayu osotua tormarei lang, naa impotu naake lelo tung'anak lemening'o, kulo otaarate, ninkilikwan ajo nyoo enyamali. Ning'oru oloota makosa, nitonini, niliki ajoki iyie oikoseya, naa nintayuyu osotua amu megol ninye enkitayunoto osotua pi katukul tormarei, esiai nalelek tadi ake. Kitodolu duo nai ajo kaa siai itaasa, na tenetii oltung'ani oota makosa, neomon naa olikae ake pee epalikino, naa nejia noshi ake idol ajo, olee elelek megol pi katukul, esiai naitauni osotua toltung'anak. Ee, nejia nai aiko tenaitayu osotua tormarei. Elelek ake katukul. Ee.

Ore tadii eninko naa pibelekeny irmareita, peiro, olee naa ore tadi enaaku teine naa, etumi tadi ake elewana irmareita, ore ake peku naa enotokinote airoro, nelewana, na idol ajo inesidano ormareita katukul, naa, keku nadiake si kereto ormarei, nelewana iltung'anak, nimitokini arr metii olarrabal akata oitikini atum, nesidanu ormarei, netumi enkanyit, netoni tesidai, nendelea naake maisha aikunari nejia. Neeku idol ajo

Ore taa endamunoto aai tiatua esiai oonkayiok tiatu aji naa kesidai katukul amu ore nkayiok tiatu aji naa ifaa neeku iltung'anak oosisho, iltung'anak naaji oidimi aing'ura eretisho katukul ninche iltung'anak oidim aisaidia ormarei nisaidia kulie tokitin naa pee iendelea esidai, neeku ina taadoi idol ajo ore naa esiai oonkayiok tiatua aji naa ees taadoi ee ore tendamunoto aai naa iltung'anak sidain katukul ooret nisaidia ormarei meshomo dukuya neeku idol ajo kesidai esiai oonkayiok katukul tiatua aji ee.

Ore enkipirta aai peeku enkaji ai sidai peaku kipanga, naa piipik naadii enkaji intokitin naa yieunoi neeku itum nena tokitin nayiuni tiatua enkaji, enaa endapash enaa iyata enkidimata pee itum, nipik intokin pookin anaa ilorikan teniyata enkidimata pee itum nena tokitin, naa ina taatoi pii idol ajo ore enkirpta ai naaji naapoi inyiangu naa kuna tokitin pookin naaji niyieu, niltotu naa aton etii intokitin netaa enkaji sidai katukul neeku enaipanga ina naaji mpango ai neeku nejia aas neeku kipanga.

Ore taa nai enaas tenaata enkaji suuji, ichafu naata enkiti saa oleng najutie, naa aibung naake enkaji, olee naing'oru naa omoi naajut enkaji asioki. Kuna tokiting olashumpa naitumiai asioki ajutie enkaji. Naya esaa kiti katukul. Ninche ake ainyang'u, neku naitobir naa enkaji asioki. Naa yiolo idip esidanu ake enkaji katukul, mia sii erishata. Neeku ore iata inasaa kiti, idim katukul aitobira enkaji ino tonena kuti sai nidim oltung'ani anoto, ee neeku nejia taa nai aiko, tenaitobir enkaji ai tonena kuti sai. Ee.

Karik tosai enteipa, yiolo najo ore iyata oldia, keyieu sininye nelo aloolo, peneoshiwosh enkolong, neeku ore iyata naa elee irik tadi tosai akeyie edama, enenyikinyikaa edama kuna sai eneoshu enkolong, metaa nena sai naa irikirik oldia lino meshomo aloolo, netum sininye inakijape. Netum inolong esidano. Olee neku irikirik ake katukul, metum si aitoki enyamali. Nena sai arik oldia, nosaa naapishana edama, ee.

Ore ta anaiko peaku jikoni aai sidai tanaidip ateyierisho naa kaibung naak ntokitin pookin naisuj ntokitin akeyie pookin nateyierishie, naibung ake nona motiok ombirbili naibung ake naisuj asiokisioki katukul ,ore peaku aidipa najut sininye jikoni naituku ntokitin naingua ntokitin achafui, na ina peidol ajo kesidanu jikoni teneaku aidipa ateyierisho, amu adol oshi ajo ore jikoni peinepu achafu na ena oshi na enidip oltungani ateyierisho ningua ntokitin tinewueji, kake ore peaku intuku ntokitin tenindip ateyierisho naa idol ajo inepu ake jikoni ino ataa sidai metii olchafu katukul.

ore taa eneiko aa erikore eabori e nchamai o mbooitie o nkang'itie tenetumo naa eisidai katukul, idol ake duo ajo etii olning'o meibaro iltung'anak eindelea ake esidai, metii oltung'ani oota entoki naiba olikae, nemetii oltung'ani oibung entoki olikae, idol ake ajo eindelea lelo tung'anak esidai katukul olee metii katukul akeyie eng'oling'ol tiatua abori o emboita o nena ang'itie, nejia taadoi eiko naa lelo ee metii pii ae nyamali eseriani ake, ening'o iltung'anak katukul ee.

Ore taa eneesi peilepunyeki irbaribarani elototo ontaoni, egirai arrip sininye olopeny ogira aitumia ilo baribara, naa peitumiai naake ntokiting pookin nayiounoyu torbaribara, ee nitumiai naa ake nesuji inkoitoi najo sheria peas igira aasishore ilo baribara, ning'ua nisuj duo venye naishoruaki naa lelo tung'anak. Nisuj naa katukul, ilo kasi pemilotu naa oltung'ani alotu agil sheria, nekibung'i naa tenigil inkitanapat, nipik ata maisha ino bata. Neeku ore nai enias igira aasishore orbaribara nirripito ele likae, naa tenisuj naa naa enajo sheria, orbaribara.

Ore taa embae naaidim aiteruinyie ,peyie eilepunyie orkuak wemboita tooosiruai mtaa lorkasi obo nees esiai nabo teneeku esaa naasi esiai nees lilo tunganak esiai nabo ana tenakata ltunganak oorisio nincho orkesi nabo ore pee eidip nincho naa ninche ntiokoting naitodolu ajo olee inyor enetaasa, ninye taadi ake indim ataasa pee ilepunye ina siai enche ,olee megol katukul nejia ake .

Ore taa esiai naasi peilepunyeki eyaunoto enkare tonkang'itie, naa tenibung' naa iltung'anak nilepunye orkasi. Olee ina tadi esiai naasi naa peilepunye inasiai onkariak tonkang'itie, entoki nai neesi naa, tenibung' lelo tung'anak naboisho, ning'oruni nkopir esirkali peyie ilepakinye iltung'anak enkare. Ore esidano, mitoki nena ng'uesi, iltung'anak ontokiting anyamal. Keeku ake sidai katukul, naa nena tokiting enche. Olee aisidai pi enkare.

Ore taa imbaa naidim aiterunyie egirai ailepunyie orkuak entalipa toorisiorotin tiatua orkuak naa ailiki iltung'anak ajo kebaa esidano tenibung'a iltung'anak nening' enejito oltasati kituaak nelikini ajo kainyioo maana oltasati kituaak tiatua olosho naa ina naai nanu adol ajo eninterunyie nena baa neleleku enkibung'a orisioritin nilepu enkanyit enaa enejo iltasati moruak.

Meeta enkoki nadolita nanu tenewueji

Ore inkisumaritin sidan naidimi aishoo inker e university peirorieki peilepunyie eng'eno enkisuma naa tenelikini irng'anayio oidim enkisuma ayau olee ita naai nanu adolta ajo ore pee irorieki nana kera lelo arikok lenche netum ina ng'eno niaku mee lopashari ore naaji intokiting sidan naa tenerikokini iltung'anak oidipa ninche university oidipa ae gradueta netum entoki apa nahomoito aing'oru naa adol naai ajo ninye naitoduaki lelo tung'anak metaa ilanyuak neeku endamunoto nabo niaku eorro orkasi neku iloipony esiai niaku ina taa naai adol ajo naa ninye sii esidai tenelikini nena kera e university neishori neit neishori inkitoduakinot sidan eh orkasi.

Ore igira aisujisho tiang' ninteru ntokitin naijo nkishu ee nintoki alotu ntare nintoki aloto ee inkinejik, nena tokitin taadoi interunyie isuji naa igira aisujisho tiang' neeku ntokitin naa ijio nena, interunyie inkishu nilotu intare nintoki nkinejik nintoki ilukunkuni mpaka nilotu aidipie ildiain olee kuna tokitin taake interunyie osho aisuj tiang'.

Ajut oshi ildirooni tosaai entedekenya eton enainyiototoreki enindipi oltung'ani ateyiara shai opindip naa ninteru sasa esiai naake eh nintobirie inkajijik nijut entokitin ore eninteru nintoki ajut ildirooni ore pindip ildirooni nintoki naa eya ooshi lelo dirooni isaai esaa nabo onusu ijutito naa tosabuni otenkare niaku nena saai oshi ajui il ildirooni tosai entedekenya inoo saa uni kwanzia saa are mpaka saa uni onusu eh.

Ore paa sidai tenias inkera e sukuul e civil engineering intemat nadolita naa ee ore naa doi lelo tunganak naa ninche naa engineers leidia olong ashua Le taisere neeku aisidai tenetemi tenaa ketayiolito esiai ashuu tenaa kibuga orkasi ooyiolo Ajo ninye naa esiai naidim atareto ore pee idip intemat negenu neyiolou maana Ilo Kasi ore pee eaas inkera entemata eitashekinoi egira aitasheki naa inakata edoli Ajo kesipa intokitin naigero neme elejare naa Ina oshi pee idol eifaa nias Nena kera e civil engineering eitashekini amu e risk naake maisha ooltunganak epik batisho eeh toonkolongi naapuonu teneitu eitashekini amu niche naa inkera naigoritae ilkulikae tunganak .

Eeh ore terewata ogiyau naa keret tenkitadoyioroto onkiloi naa ore taata peaku ena siai napuo nena tokiting egira apuo tonkoitoi ereutae naa kitadoyio inkiloi kabisa eh itadoyio naake inkiloi oleng ina siai oh erewata enche amu idol ajo ore peaku kepuoito intokiting nitadoyio lelo kiloi ampaka nitadoyio naai inkiloi kabisa eh pii nedoyio abori enaa enaata apa.

Ore taa isimui ebooita o nkera e Kuna olongi nagas Ajo etaruotie neituitaruoyo eeta Nena are naa ore taa paajo etaruotie neeta keasie inkera kitumia inkera Kuna simui aasie intokitin neme sidan . Ore paaitoki Ajo eitu eitaruoyo naa keitumia inkera Kuna simui aitengena nelikino intokitin tenkoitoi nalelek Ina paajoito olee eitu itaruoyo neeku aata duo naaji induat are neeku naa ena siai naduo naji eitaruoitie pasa tenasiai oo simui nkera e Kuna olongi Tena keitu neeku Ajo nanu eitaruoitie neitu .

Ekumok taa golikinot nagira irmalimuni aimaa, ayiolo taata irmalimuni, itumito melakitae irmushaarani lenche, etumito megira aelewana onkera, megira aelewana ontoiwuo nayu nena kera, nidol ajo netumito irmalimuni esiai ebata epoito sukuul, nidol akeyie ajo egol esiai nagira irmalimuni lenarishata aimaa, neku elee egol akeyie esiai ormalimuni kabisa taata sai, neku melelek akeyie orkasi ogira aimaa. Kelo nemelaki irmushaarani, kelo nelakwa neepuo, kelo nepik enkishui enye batisho towueiting netii ng'uesi, nepik enkishui enye batisho tong'uejiting netii iltung'anak orisho, ana wueiting naijo no Garissa, ewoi netii loo kulo tung'anak oji Alshabaab. Kegol akeyie esiai. Kepikita irmalimuni enkishui enye batisho. Ee.

Ore naa peeku esiai ning'oru oltung'ani oltung'ani oyieu neitaa olarasi lenye ,naa kegol naa ore naa emaolai eneikoni oltung'ani pee etum naa keigor orkuak nidol orkitubulunye ,nedol enkop naiguaa pee eingor entalipa eilo tungani .naa nejia oshi eiko orbarnoti orashua eselenkei pee etum olarasi lenye nidolakeyie ajo esiai oshi nemelelek ina. naa ore naa eneikoni oltungani pee etum neigori orkuak neyiolou ajo kaji eitubulunyeki ele tungani.